Mũtu wa ngima ndatigĩte wĩ magana merĩ, thaici nĩ mbeca cigana? Igana rĩmwe na mĩrongo ĩtano, nĩ mũikũrũku. Ĩ njahĩ kiro ĩmwe nĩ mbeca cigana? Igana rĩmwe rĩa mirongo ĩnana. Ĩ maguta ma kũruga rita ĩmwe nĩ mbeca cigana? Magana merĩ na kĩbaũ, nĩ njikũrũku tondũ mbere-inĩ tũraguraga magana merĩ na mirongo ĩtandatũ.

Njoyaga mĩanga yakwa ngamĩthambia ĩgathera, nagacoka ngamĩrengania na gatagatĩ, ngaruta mĩri, ngacoka ngamĩrengania twenyũ tũnini tũnini ngamĩkĩra thaburia na ngaiyuria maĩ, ngacoka ngaigĩrĩra mwakinĩ na ngongerera gacumbĩ, ngacoka ngakunĩka. Ngareka mĩanga yakwa ĩtherũke ta ndagĩka mĩrongo ĩtatũ. Yarĩkia gũtherũka, ngathima mwaki, ngacoka ngamĩruta maĩ-inĩ ngekĩra thani-inĩ, yahora nĩguo ĩkarĩo.

Ĩĩ, aciarĩ nĩ magĩrĩirwo kũnyitanĩra kũrũnga ciana ciao tondũ o mũciari kwĩ ũrĩa areretwo na kwĩ marĩa agereire. Kwoguo ũgũkora njĩra ĩrĩa mũciari mũthuri aratũmĩra kũrũnga ciana na ĩrĩa mũtumia wake aratũmĩra nĩ ngũrani, no manyitanĩra, ciana ciao citingiona kanya ga kũũra, tondũ nĩciũĩ niĩ ndeka mahĩtia, mami na baba nĩ makũnyitanĩra na manũnge.

Mũciari agĩrĩirwo agae mawĩra na andĩke handũ, o mwana agakorwo na wĩra wake wa kũruta o mũthenya. Na ũmũthĩ aheo akorwo nĩ wa gũthambia indo, rũciũ akaheo wa gũthambia nyũmba nĩguo gũtikagĩe mwana ũkuga gũtirĩ wĩra atangĩruta, na ũrĩa wacererwo kũruta wĩra wake atarĩ na gĩtũmi kĩa bata kana aga kũruta wĩra wake, mũthenya ũcio ũngĩ, akerwo arute mawĩra mothe ma andũ othe. Igakorwo ĩ njĩra ya kũmũrũnga ndakanacokere mĩtugo ĩyo rĩngĩ.

Gũkũ mũthenya wa kiumia ũkoragwo wĩ wa gwĩkenia na kũhurũka. Twaima kanitha, tũkaga tũkahaica ngari, tũgathiĩ handũ mũkawa, tũkarĩa okorwo nĩ kanyama, tũkahurũka na ciana cigakena na cigathaka. Twarĩkia tũkainũka, hwainĩ tũkaruga hamwe, tũgacoka tũgaikara thĩ tũkerorera thinema ĩrĩa ĩgũkenia andũ othe. Twarĩkia hau, tũgaikara thĩ na ciana tũigwe kana kwĩ ũndũ ũngĩkorwo ũramagia. Twarĩkia hau, tũkaina nyĩmbo tũgakoma.

Mboga mũthemba ũyũ ndĩcirĩaga na njĩra ngũrani. Ya mbere nĩ ngathambia na tũmaĩ twa cumbĩ, ngacirĩa cirĩ ũguo. Ya kerĩ, ndacithambia ngacitherũkia ta ndagĩka ithano hamwe na gacumbĩ, ngacoka ngacirĩa ũguo citherũkie. Ya gatatũ, nĩ ngaciongerera, okorwo ngũrugaga nyama ngaciĩkĩra hau, cikahĩanĩra, ngacoka ngacirĩa hamwe na mũcere kana na cabaci.

Rĩrĩa gĩtonga kana mũtongoria mũcagũre oka andũinĩ, akonekana agĩthiĩ na magũrũ, andũ nĩ monaga kau ge kanya ga bata mũno ga gũthiĩ kũmahoya mbeca kana ga kũhoya mawĩra, tondũ wa thiĩ mawobicinĩ mao, ndũkuona kanya ga kũmona. Ũkwĩrwo hena mĩtaratara wagĩrĩirwo nĩkũgerera nĩguo ũmone. Kuoguo mamona gũkũ andũ-inĩ magakena mũno.

Ũyũ nĩ mũrĩmi njorua wa karati. Arĩmĩte karati nyingĩ cia kwendia na akagetha karati thaka. Onete nĩ wega egethere nĩguo amenye nĩ ta karati cigana akũgetha na nĩ ta mbeca cigana akuona kuma karatinĩ ciake. Tondũ kaingĩ ũkoraga agũri moka, meyenjera karati, makuga magetha nini, magakũnengera mbeca nini, ũgathiĩ hathara na magokwo nĩ mathũkia imwe magagũtigĩra kũu mũgũnda. No wegethera, ũgakora karati iria wona, ũrĩa cihana na ũkwendia mbeca cigana, ũguo ndũgũthiĩ hathara mũnene.

Nduka ya kwendia mĩthemba ngũrani ya irio ciĩ makũnia cikaigwo hau nja nĩguo agũri makĩhetũka makamenya nĩkĩĩ gĩkuo na no mathimĩrwo na kiro kũringana na kiro iria mũndũ arenda. Hena mboco mĩthemba ngũrani, hena ndengũ, hena njũgũ karanga, hena mĩcere ngũrani, hena mĩtu ya ngima, hena itũngũrũ.

Iria rĩu ũrenda rĩ, rĩakorwo rĩathira, no hena rĩngĩ, rĩa kambuni ĩria ĩrahingũrirwo naharĩa rũgongo. ĩĩ na hau rũgongo. Nĩũrĩgeretie? Oo, nĩ rĩo rĩrĩ na nĩrĩo gwakwa tũkoretwo tũkĩruga, na rĩ na cai wĩ na cama mũno, na nĩ rĩ mata wega biũ. O na andũ aingĩ marĩgũra, matirenda kũgũra maria maya mangĩ. Na ona bei yake nĩ bacĩrĩre, nĩ mĩrongo ĩtano. ĩ thĩ gũkĩra ya iria rĩu ũmenyerete. Nĩ ũkwenda kũrĩgeria?

Nĩguo nduge njũgũ nyũmũ, nyambaga, gũcicagũra ngaruta gĩko, ngacoka ngacithambia wega na maaĩ matheru, ngacoka ngacirinda maĩ-inĩ, cikarara ho ũtukũ mũgima. Kĩroko ngakerũra maĩĩ macio, ngacihagĩra riko na maaĩ mangĩ matheru thaburia ng'ima, ngacoka ngeterera cihĩe mathaa merĩ. Ciarĩkia kũhĩa, ngacikerũra maĩĩ okorwo nĩ matigaru, ngacoka ngakaranga na waru na gĩtũngũrũ na nyanya, cigatuĩka gĩtowero gĩa kũrĩa cabaci kana mũcere.

Gũtanoka thĩmũ ici tũthiũrũrũkaga nacio, mũndũ agakorwo na yake, gwakoragwo na thimũ cia mbuthi iria ciakoragwo icinĩrĩirwo handũ hamwe cia gũtũmĩrwo nĩ andũ a itũra rĩmwe. Wenda kũhũrĩra mũndũ ũgekĩra maciringi ũkaria, ciathira ũkongerera maciringi mangĩ. Na mwagĩrĩirwo nĩ mũgabangana na mũndũ mũthenya ũrĩa ũkamũhũrĩra na nĩ thaa cigana nĩguo mũrĩ othe mũgaikara hakuhĩ na thimũ.